Woyaga okra ciaku ũgathambia na maĩ matheru kũruta rũkũngũ, ũgacoka ũkarenga mĩico ũkamĩte ũgacoka ũgacitinangia ciĩ cienyũ nini, ũgacoka ũgakaranga gĩtũngũrũ giaku, kĩahĩa ũkongerera nyanya na cumbĩ, nyanya ciahĩa ũgaitĩrĩra okra ciaku iria ũkũrengete ũgacoka ũgakunĩka na ũkanyihanyihia mwaki ũkareka cihĩe ta ndagĩka ithano, ciahĩa ndagĩka ithano ũgakunũra ũkongerera maĩ na ũkauruga okra ciaku, ũgacoka ũgakunĩka ũkareka cihie ta ndagĩka ikũmi, ciarĩkia kũhĩa ndagĩka ikũmi, ũkaruta mwakinĩ ũgekĩra thani ũkarĩa na ngima yaku.

Ũhoro mama, o, ti mama? Ĩ nĩndamenya mũgambo ũcio nĩ waũ, ũhoro wa kĩroko? Nĩmũrairie wega? o naniĩ ndirĩ na ũru ngwendaga kũhũrĩra mama witũ, ngwĩciria nĩũndũ wa ihenya rĩ, ndahĩngĩcithania namba ĩmwe ĩ ndekera reke nenge thimũ nĩgetha ndĩmũhũrĩre nĩtũkuonana wĩra-inĩ.

Ũhoro nyina wa Maina, ũkwendaga atĩa? Keki? keki ĩrĩkũ? ooh ĩrĩa ya ndimũ ĩĩ nĩ ũmiendete mũno. Yakorwo yathira no nĩtwaigĩrĩra ĩngĩ riko. Nĩũkũhota gweterera? O ndagĩka ta kĩbaũ. Ndarĩkia ngũhũrĩre thimũ? Ũkwendaga cienyũ cigana? Igĩrĩ? Ndarĩkia nĩ ngũkũhũrĩra thimũ ngũigĩire cienyũ igĩrĩ ona no ũtũme kahĩi karĩa gaku kagire, haya, thengiũ.

''Ũhoro wa kĩroko wĩ mwega?,onani ndirĩ na ũrũ, ũmũthĩ nĩndacererwo mũhĩtĩkano wa ngari barabara ũma mũrũ makĩrĩa gũkĩra mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, hena ngari cikũgũthanĩte ciahinga bara tweterera ta ndagĩka mĩrongo ĩtatũ nĩgũo cieherwe barabara, ndekera kuuma rũcinĩ ndĩrĩumaga nyũmba tene makĩria nĩgũo maũndũ ta maũ mahanĩka matigatũme njererwo nĩ wĩra.''

''Ũhoro waku Maina? thikũ nyingĩ tũtacemanĩtie, ũrĩire kũu? ũgũkũ andũinĩ, onani ndĩrĩ ogũkũ ndĩthiĩte kũndũ, ndoka thoko kũgũra nyeni cia hwaĩinĩ na ndũma cia kĩroko, we woka kũgũra kĩ?nyanya?no tũtwarane nĩgũo ũjĩre kũrĩa ũrĩire na marĩa ũkoretwe ũgĩka.''

''Ũhoro wanyu? njĩtagwo Mercy, kwĩhoyaga mũnyonie njĩra ya gũthiĩ cukuru wa Koimbĩ, ĩĩ ndĩmũgeni gũkũ, rĩrĩ nĩrio rĩta rĩa mbere gũka gũkũ ndaigĩrwo nĩ ngari haha ndeciria nĩandera haraya na aya, ngũthii atĩa? thiĩ na bara ndigakĩgame handũ ngũthĩe ta ndagĩka cigana na magũru? ndagĩka kĩbaũ? kwĩna ngari cikũngorerea bara ingĩoya tondu nyuma na ihenya? aca, mwĩna namba ya mũndũ wa nduthi mũjĩtĩre andware? kĩjĩtĩre, thengio, kendĩmweterere ohaha .''

''Ũhoro wa hwainĩ ithe wa Njoroge? onani ndirĩ na ũru ,nĩhĩndĩ ndĩrainũka, ĩĩ nyuma nduka gũcaria indo cia kũruga hwaĩinĩ, njĩtagwo Njoki ndũrandirikana? twathomaga na Njoroge waku, Njoki wa kũria wa Mũnanu, ũrĩa mũthuri wa kanitha, ĩĩ twĩikaraga harĩa thutha wa kanitha, nĩ niĩ, ii nĩndarĩkirie cukuru, thikũ ici ndĩ mwarimũ, ĩĩ haya wainũka geithania, nani nĩngũmageithia.''